Cihutagia mbiacara tondũ arĩmi mahũthĩrĩte indo ta bataraitha kana indo ingĩ cia gũkũria ũrĩmi, hihi na makagũra indo nyingĩ cia kũgirĩrĩria mĩrimũ kwoguo mbiacara nĩ ĩthiaga thĩ.

Cikoragwo na itemi rĩnene mũno harĩ andũ arĩa mabataraga irio cia mwanya, ta rĩu nĩ irehaga indo nyingĩ iria mũndũ angĩbatara gũtarĩ gũthiĩ thoko-inĩ na ũngĩruga icio handũ ha gũthiĩ thoko.